ITax nĩ njĩra ĩmwe ĩhũthagĩrwo nĩ rũhonge rwa thirikari rwa KRA thĩ~inĩ wa gũkinyanĩria motungata mayo kũgerera ng'enda cia ũkinyanĩria. Wambere thĩ~inĩ wa ITax no ũhote gwĩka kĩndũ gĩtagwo gũ file returns. Gũ file returns nĩ kũihũuria mũigana wa mbeca iria ũgũkorwo ũkĩrĩha igoti kũringana na kĩndũ kĩrĩa ũrathũkũma. Wakerĩ ITax nĩ ĩhũthagĩrwo thĩ~inĩ wa kuoya license ongorwo nĩ ta cia iganda ũgwo. Nĩguo gũtigĩrĩra kĩganda gĩaku gĩtikũhingwo ni thirikari nĩ ũndũ wa kwaga kũũngania igoti. Wagatatũ ITax nĩ ĩhũthagĩrwo thĩ~inĩ wa kuoya KRA PIN hatarĩ gũtinda ũgĩthi wabici oyothe. Ona rĩngĩ ITax nĩ ĩhũthagĩrwo thĩ~inĩ wa kuoya kindu gĩtagwo certificates cia ũruti wa wĩra kana cia ũhingũri wa kambuni. Kogwo ITax nĩ njĩra ĩmwe njega mũno na ihũthĩtie maũndũ ma ũngania wa magoti thĩ~inĩ wa bũrũri witũ wa Kenya.

Ĩĩ nĩ njũĩ ũhoro wa Wangarĩ Mathai na ũhoro wake nda wũiguire kuma ndĩ mũnini ndĩ harĩa primary. Ũhoro ũrĩa ungenagia wa mũtumia ti Wangarĩ Mathai nĩ atĩ nĩwe warĩ mũndũ wa mbere mũtumia thĩiniĩ wa East Africa na Central Africa gũkinyia gĩthomo na gũkinyia gwĩtwo professor. Wakerĩ nĩ arĩ mũrũĩrĩri mũno wa marĩa matũrigicĩirie. Nĩ atetagĩra mũno ũhoro wa mĩtitũ kwaga kwanagwo nĩ tondũ mĩtitũ nĩ ĩteithagia mũno harĩ kũiga climate. Kwoguo ũhoro wake wagũtetera marĩa matũrigicĩirie na nginyagia kũrumio mbara ya mwĩrĩ nĩ ũhoro wa ngenagia mũno tondũ nĩ onekaga nĩ erutĩre ona muoyo wake nĩũndũ wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩake gĩa kũgitĩra marĩa maturigicĩirie. Kwoguo ngoro yake ya kwĩrutĩra nĩ ũndũ ũngenagia na wangenagia kuma tene mũno ndĩ mũnini.

Macibũ me ta atongoria a icigo nĩ mageragĩra mathĩna maingĩ mũno mũno rĩrĩa mararuta mawĩra mao ma ũtongoria. Wambere nĩ mageragĩra mathĩna ma njĩra ya ũkinyanĩria, ũrĩa mekuma kũndũ kũmwe mathiĩ kũndũ kũrĩa kũngĩ. Thĩna ũyũ no ũkorwo wĩ wa maita matatũ. Wambere no ũkorwo nĩ gũthũka kwa njĩra cikorwo ci njũru. Wakerĩ no akorwo nĩwagi wa ngari na njĩra ĩngĩ ya gatatũ no akorwo ena ngari na acoke age maguta magwĩkĩra ngari ĩyo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩkwaga ũnyitanĩri na andũ arĩa maratongoria, atoi, itoi kana aci no makorwo makĩhithwo nĩ andũ o arĩa cibũ arageria kũgitĩra. Koguo hagakorwo harĩ na thĩna mũnene mũno akĩgeria kũruta wĩra wake. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mĩcara mĩnini ĩrĩa marĩhagwo.

Irua ria airĩtu nirĩrehaga mathĩna maingĩ mũno harĩ airĩtu arĩa mekũruithio. Ta wambere nĩatĩ hĩndĩ ĩyo mararuithio mũirĩtu ũcio no akorwo akiura thakame nyingĩ mũno na kuura kũũ gwa thakame no gũtũme akue ona kana aga gũkua agie na mathĩna ma mwĩrĩ nĩũndũ wa gũte thakame nyingĩ mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ thũtha wa irua airĩtu acio nĩ kũhikithio mahikithagio kĩa hinya kwoguo ũgakora mũirĩtu ũcio mũtũrĩre wake nĩ wathũkĩra hau nĩũndũ wa gũtwĩka mũciari e mũnini mũno na gũkorwo akĩumwo kĩhoto gĩake gĩa gũkorwo agĩthoma. Kwoguo irua rĩa airĩtu nĩrĩmarehagĩra mathĩna maingĩ mũno ma kĩmeciria nĩũndũ wa gũtwĩka mũciari e mũnini nĩũndũ wa kwa kũimwo kĩhoto gĩa gũkorwo agĩthoma kĩrĩa nĩ kĩhoto kĩa omwana na gũkorwo akĩgĩa mathĩna maingĩ kĩhiko-inĩ gĩake tondũ ndarĩ na ũmenyo tondũ nĩ...

Nonyende ciana ciakwa ikorwo cigĩthomera cukuru wa yunibacĩtĩ wa Kĩmathi ĩrĩa ĩkoragwo Nyĩrĩ nĩũndũ wa itũmi ici. Wambere nĩ atĩ mwena wa Nyĩrĩ, maica ma kũu matirĩ goro mũno nĩtondũ harĩa yunibacĩtĩ ũcio ũrĩ, nĩ handũ hatarĩ taũni-inĩ mũno, koguo indo cigaorwo ciĩna raithi, to indo cia kũrĩa, nĩ nginyagia nyũmba, kũringithania na yunibacĩtĩ ingĩ iria ciĩ Nairobi. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩatĩ yunibacĩtĩ ũcio wa Kĩmathi nĩũkoragwo na gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ mũno koguo ciana ciakwa cikiuma kũu nĩcigũkorwo ciĩna ũmenyo thĩiniĩ wa kothi iria ireka kana iria igathiĩ gwĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ harĩa yunibacĩtĩ wa Kĩmathi ũrĩ hena ũgitĩri mũno, tondũ ti taũni-inĩ, koguo maũgwati marĩa makoragwo taũni-inĩ ta makoragwo taũni-inĩ ta ũici, ũnyitani wa kĩahinya, ndawa cia kũrebia, na maũndũ ta macio, kũu yunibacĩtĩ ya Kĩmathi matirĩ maingĩ mũno tondũ nĩ kũndũ gĩcagi-inĩ.

Takataka thĩ~inĩ wa taũni yakwa yũkaga kũrogotwo nĩ city council o wagatano. Na yũkaga kũrogotwo na marori marĩa mahĩtũkĩtio nĩ WHO kũruta wĩra ũcio. Rirĩa maga kũrogota takataka ico thĩ~inĩ wa kahinda karĩa kagĩrĩire, takataka icio nĩ citũmaga nyitwo nĩ mathĩna ma mwĩrĩ tondũ nĩndĩ mũrimu wa Asthma kogwo hĩndĩ ĩrĩa ciaga kũrogotwo kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ni nduĩkaga wakũruara kogwo ngatuĩka mũndũ wa gũtindaga na karembeko na gũkorwo ngĩhũthĩra ndawa. Ũndũ ũcio ũngĩ ni hygiene hĩndĩ ĩrĩa mũrukĩ ũcio watuĩka wakũingĩra nyũmba yaku nĩ ũndũ wa takataka kwaga kũrogotwo no ũtũme ona ũturwo nĩ nda. Ona ũtheru wa indo hĩndĩ ĩrĩa ũraruga irio icio gũkaga ũtheru nĩ ũndũ wa ngi gũka. Tondũ ngi nĩ igucagĩririo mũno nĩ mũrukĩ wa takataka icio ciĩ hau nĩ ũndũ wa gũbutha.

Mũtumia mũritũ kama mũtumia wohete nda angĩtuĩka atĩ nĩ ekuna watho wa ndagĩtarĩ na akorwo wagũtuĩka wa kũrĩa indo iria agirĩtio nĩ arigitani no akorwo na mathĩna maingĩ ma mwirĩ. Kana ona arehere mwana mathĩna. Wambere nĩ atĩ mwana ũcio no atũike wa kuma atarĩ mũkinyanĩru, ũhoro wĩtagwo na gĩthũngũ miscarage. Ũndũ ũcio ũngĩ no ũtũme mwana ũcio aciarwo ena mathĩna ma mwĩri kana atarĩ mũkinyanĩru ĩkĩro iria ciagĩrĩrwo. Ũndũ ũcio ũngĩ no ũtũme mũtumia ũcio akorwo na thĩna mũingĩ hindĩ ĩrĩa egũkorwo akĩ heo mwana ũcio. Nĩũndũ irio iria arigitani makoragwo magiranĩtie mũndũ kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa e na nda nĩ irio irehaga thĩna mũno thĩ~inĩ wa njĩra ya ũciari. Kogwo hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũcio agũtuĩka nĩ wakũheo mwana ũcio no akorwo ena mathĩna maingĩ mũno mũno.

Raila Odinga nĩ mũteti ũmwe wa kuma hĩndĩ ya tene. Rĩu ta hĩndĩ ya Moi ni acangĩire mũno thĩiniĩ wa kũrehe ũhoro wa multiparty Nĩ arũire mbara ĩmwe yarĩ nditũ mũno. Ona nĩ akoretwo agĩtetera ihoto cia ũmũndũ iria ikoretwo ikiunwo ni mabithaa a ũgitĩri. Nyingĩ nĩ akoretwo akĩgeria kũrehe wũiguithanio thĩiniĩ wa ndũrĩrĩ itiganĩte nĩ ũndũ wa mwatũka ũrĩa ũkoretwo ho bũrũri~inĩ Ũyũ witũ wa Kenya nĩ ũndũ wa andũ gũthutũkanio na kabira ciao. Kogwo Raila Odinga nĩ mũndũ ũmwe wa bata mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ.No ica ikuhi nĩ atuĩkĩte wa kũnyitanĩra na thirikari na kwoguo agatuĩka mũndũ ura kũnyitanĩra na andũ arĩa marahinyĩrĩria aikari a bũrũri ũyũ witu.

Ndawa cia kĩmererera ni ndawa imwe cia iria ikoragwo na hinya kana ikoragwo na ihenya rĩa kuhonia mĩrimũ thĩ~inĩ wa mwiri. Harĩ kũhũthĩra ndawa ici nĩ wagĩrĩrwo nĩ kụmenya nĩ ndawa ĩrĩkũ wagĩrĩrwo nĩ kũhũthĩra kũringana na mũrimũ ũrĩa ũrwarĩte nĩguo kũgirĩria kũrehe mathĩna mangĩ. Wambere ndigagĩrĩra nĩ ndatũmĩra ndawa ĩrĩa yagĩrĩire na njĩra ya kũmenya nĩ thĩna ũrĩku ndĩnagwo wa mwĩrĩ. Ndarĩkia kũmenya thĩna ũrĩa ndĩnagwo wa mwĩri hĩndĩ iyo nĩ ngũhota kũmenya nĩ ndawa ĩrĩkũ kana mĩmera ya ndawa ĩrĩkũ ngũhũthĩra nĩguo gũthaitĩra thĩna ũrĩa ndĩnagwo wa mwĩrĩ. Kogwo hĩndĩ ĩrĩa ndamenya ũgũo ningĩ nĩngũhota kũmenya atĩ nĩ gĩthimi kĩigana atĩa njagĩrĩiruo nĩ kũhũthĩra kana gĩthimi kĩigana atĩa kĩa ndawa njagĩrĩrwo kũnywa kũringana na harĩa thĩna wa mwĩri ũnginyĩtie na njagĩrĩrwo kunyua kwa ihinda rĩigana

Nyamũ iria ikoragwo cirĩ ũgwati~inĩ wa kũninwo bũrũri~inĩ ũyũ witũ wa Kenya ni nyamu ta munyi na njogu. Nyamu ici cikoragwo cirĩ ũgwatinĩ mũno kumana na poachers arĩa macihĩtag, magaciũraga makaruta hĩa cia cio. Hĩa ci acio ciĩ goro mũno na ciendagio thĩ cia na nja. Nĩkĩo andũ kana poachers maciũragaga. Ona gũtuĩka bũrũri~inĩ witũ wa Kenya wendia wa hĩa cia nyamu icio ndũkoragwo wi mwĩtĩkĩrie ni watho. Kogwo nyamu icio igĩrĩ cirĩ hatari~inĩ ya gũthira kumana na rate ĩria irargwo nacio nĩ poachers. Kogwo nyamũ icio nĩ ciagĩrĩrwo nĩ kũgitĩrwo na njĩra ĩmwe nene mũno nĩ thirikari na honge iria inyitaga itemi nĩguo kũgirĩrĩa nyamũ icio cierĩ, njogu na munyi itigatũĩke extinict thĩ~inĩ wa bũrũri ũyũ witũ.

Nyamũ irĩa ũngĩona hĩndĩ ĩrĩa ũgũcera rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Maasai Mara, nĩ nyamũ ta njogũ, giraffe, hiti ngĩrĩ, mũrũthi, ngarĩ, o ningĩ no wone ona nyoni cia rĩerainĩ ta rũĩgĩ, mborũ, karogi ngũnũ, no mũnomũno nyamũ irĩa igũcagĩrĩria atarii nĩ nyamũ ciĩtagwo wild beast na nyamũ ici o mwaka nĩikoragwo igĩthama kĩma mwena wa Kenya igathiĩ mwena wa Tanzania, nagũo mwaka ũrĩa ũkũrũmĩrĩra igacoka mwena wa kenya . Ningĩ nowone nyamĩ o na ta mĩnyi, nowone ona nyamũ ya hippopotemous, na icio nowonire hwainĩ, hĩndĩ ĩrĩa ciauma maĩ-inĩ na ciathi kũrĩa. Ona rĩngĩ nowone ona kĩng'angi kũrĩa rũi-inĩ rwa Maasai Mara. Ona thamaki nowone okũũ rũĩ-inĩ.

Andũ arĩa marĩ haha arĩa ndĩrona mbica~inĩ ĩno nĩ ateng'eri. Ateng'eri aya ni athũngũ kwa andũ airũ. Na mokĩte haha kũrũgamĩrĩra mabũrũri mao thĩ~inĩ wa macindano maya. Ta he mũndũ wĩna T-shirt ya kenya etagwo Ferdinard Omanyala okĩte haha gũteng'erera bũrũri wa Kenya na ateng'eraga ihenya rĩa mita igana rĩmwe na nĩ gũcindana maracindana haha.